Achame boisioni amun yoe tokoch kotililit ak kochabait, tos kora anyorchi boiboindab chametab makatet nebo tokoch.

Ye aker kokagei mising eng lipanishet cuctomayat atepe taput nebune en simoinyin, imuch ko muswoknotetab barak nemiten ngueny en sait noto ako amuch alenjin komuita kitikin siko chobokis liponishenyin.